Kisapuk enasiai tenkop ang', nisulaki ninye tolairemok. Kegira ninche aretu ate, tenkaraki enasiai enkiremore, negira aisaidia pelaya ninche ate, netumoki atonyok, petum entoki nanya. Egira si aas biashara, enasiai. Akitayu tomukuntani enye nipang'ie aya aya osokoni. Hoo negol esiai osokoni amu, metumi sokoni enaake. Negira ninche aasishore pidim ataa iltung'anak le badaye. Ekemiri si enatoki tompisai kutik, nemegira aisaidia ninche. Amu ore ninche keun tesapuko kake, metum naa market naya. Neeku kegira ninche aing'oru market naya, amu ore naa lopunu aya tomukuntani neponu ayayie orbaket kumi na tano. Inchilinkini tomon oimiet. Neeku nejia ikunakino. Negirai si anyok aing'or.

Nkera kutitik nagira aisuma eiku esiai taata naatae e digital egira na ninche aimaa enkioirta enkisuma eimu taata e digital osimui ashu komputa nawtae oshibtaata tenkop egira alikino mbaa sidain tenkop kesidai enasiai wmu kitengen nkera kutitik nilepunye nitaa nkulie neaku namayiani nilepu tiatua enkisuma amu etaa ninche engeno matejo aai kake enkisuma ake nincmye ake naidim ailepie yiok aitaa irkulie ore enkisuma ne enetipat tiwtua olosho lang enetipat si enkitengeni nkeraj aitau emadai natii atua ikinet nepiki engeno olosho nidim ataa.